wore enijo aing'orr ena pisha nakitodolu olmaisurin nitodolu enkaina oltung'ani loibung'ita kulo maisurin neaku kulo maisurin kishori oshi ewoku nwore pidiip awokutu naa keya ake oltungani entoki naijio enkalem arashu olalem nelo nedungu tentonata olchani adungu tina shani nagira adung'u maisurin woore pigira aingorr tena pisha nakitodolu empisha olmaisurin kutitik wore oshi kulo miasurin kutitik na kemelok oleng keji oshi tenkutuk olashumpa sweet bananas na kemelok kulo maisurin na tino aingorr inaa shani nagira aibung kulo maisurin naa keton aa kenyori kitodolu ajoo tinasaa ake eshomo adung'u kulo maisurin

Ore taa iltung'anak oomanya irpukeli namajo nanu kisiligayu enkoitoi e simu o ropiani amu ore orpukel naake meeti network naa ore naa metii network nemeasisho naa empesa. Naake eya sii ore pijo ake alo ore enewueji nemetii network, nemeasayu naa ena toki nekijo tenkutuk oo lashumba transaction, ore transaction naa erewata o ropiani neeku ore pee ijo areu neeny elo naa tenkaraki a network naa ore sii peekiriwakini naake eeny ake ebau tenkaraki meesidai naa network ewueji nitii. Keyaa sii ore nye piijo inyang'u entoki enaa credit te nkoitoi e simu aake intumia naa empesa naake eeny naa elotu amu kemana naa amu meesidai naa network orpukel.

ore taa iltururi, naa kitudupaa naboisho, ejo oshi ilmaasae, miriamari aikata ileitu eng'as aaning'uno, neeku ore kulo tung'anak keng'as aaning'uno, pee etumoki aatijing' ilo turur. neeku ore olturur naa kisho iltung'anak mitudupai naboisho, naa ore sii aitoki, mikiriwaki aikata iltung'anak iropiyiani enye eitu king'as aapik osiligi. kake ore ake pee eeku kisiligayu oltung'ani. keeku kiriwakini ake ropiyiani. naa keyioloi ake ajo ore ele tung'ani kisiligayu ninye menya kuna ropiyiani, neming'ilaa sii kuna ropiyiani, keshum ake aitobiraki mpaka enkata naori kuna ropiyiani.

Ore taa tenijo aingor ena pisha naa idol empisha oonkera kutitik natii sukuul ,naishopito nkilani esukuul ,nidol emwalimui enye tine wuei. naa kajo ore kuna naa nkera ena kisuma etaata naji cbc . ore cbc nataa enkisuma naa keas iltunganak ntokitin eitumia nkaik enye niaku idol ake ajo ore kuna kera naa keeta irangin ten`de wueji neeta enkae e uzi naa kegirae aitodol eniko teneri`p aitoki ashu itobir ntokitin naisumare ninche.

Ore taa tenijo aing`or ena pisha naa ketodolu empisha e mukate nainyiale. Aaa ore ena mukate, ore oshi entoki nainyial emukate naa tenebaya apa erishata naifaa pee enyai neitu naa enyai ina rishata apa naishiaa. Niaku ore ena mukate idol ake ajo emukate nainyiale. Ore naa pee idip e mukate ainyialayu nimishia naa neitoki iltung`anak aanya amu, eya ninye ninyia nikintotir enkoshoke niaku ore pee ebaya emukate enkata naji te nkutuk oo lashumpa expiry date nimifaa naa nintoki anya ina mukate amu keaku naa inyiale.

Ore taa teningor ena pisha ne empisha e chapati ,naa ore kuna chapatini naa kitodolu ena pisha ajo keyiara kuna chapatini aitobiraki naa ore oltungani ninye kwanza oteyiera mukateni naa oltungani safi oleng. ore ele tungani neme kerere amu idol ajo eteyiera mukateni sidain oleng naanana ,naa kipanga sii kuna mukateni oleng. niaku ore kuna mukateni kitodolu ake ajo ore otungani oteyiera naa oltungani oyiolo oleng ateyiera kuna mukateni.

Ore taa ele naa ormatundai naa keji tenkutuk olashumba ''coconut'', Naa ore coconut naa ormatundai oshi ouni tembata o nkariak sapukin oleng'. Naa kesish oshi ore coconut naake etumi to wuoitin naijo noo Mombasa, kesish o aa tidie wuei kidol kuna. Neeku ore ena coconut, naa keyauni ake ore piijo iing'or idia pisha natii siadi naa keton ake elulung'a naake ifaa ake pibel te katikati. Ore piindip atebela enaa enabela saa hii tene amu kidol ajo ketii katitin are, nintayu ena toki um ketii oshi enkare naijo kenyaanyuke kule, ore ake piitum ina are nipik enkiti kikombe nibukoki ina are amu ore ina are naake itumiai to nkoitoi kumok Idimi aitumia ata ateyier entoki enaa ormushele. Ore piindip, ore piijo ing'or atua ele coconut otudung'oki atua, naake etii uwuetin naibor. Naake ore oshi inatoki naibor natii atua naa ninye ake ewoju oltung'ani aitobiraaki nenya.

Ore taa ena pisha nidol tene naa kitodolu empisha oonkwashen naa ore kuna kwashen keji tenkutuk oolashumba chips .naa ore kuna kwashen kibung ake oltungani kwashen negwet, nedungdung aitobiraki naijo kisasin ena kuna nikidolta tena pisha ore ake pidip niteleki eilata enkima ore ina ilata kishori mirowuaja pi ometaa idol ajo kegira aitoktok enaduoo ilata nitadoikini kuna kwashen atua. ore ake pee itadoikini nishori kuna kwashen pi meotok metaa ijo kenana ketii ninye naijo kenana nintoki aisho metaa ijo kegoligol peno metoito piipi. ore peaku idipita naa kitayuni kuna kwashen nenyae .ore oshi ormarenke latoningo loipirta kuna kwashen naa keji oshi ore kuna kwashen naa kitopirisho oleng aah keji tenkutuk oolashumba junk food.

ore taa teningor ena pisha naa kitodolu empisha endaa natii esaani, naa ore ena daa idol ajo orkiserri taa ele keji oshi tenkutuk ormaase orkiserri .aa ore ena daa ketii irpaaek ,netii mpoosho ,netii nkutitik tokitin naijo carr naijo carrot amu kei noshi ake carrot .niaku ore ena daa naa kisidai ena daa amu keji oshi tenkutuk olashumba balance diet. ore ena daa keeta irpaeek ,neeta mpoosho ,ore oshi mpoosho naa keji proteins naa ore ipaeek naa cabohydrates naa ore naa carrots naa ore carrot naa vitamin .naa ore ena daa itodolu ake ajo naa ore ena daa naa kisidai ena daa naa ore penya oltungani naa keeta bioto tosesen toltungani .

ore oshi tenelo oltungani adumu iropiyiani esile to imbenkin arashu too ntururri naa keetae oshi olningo oje opikakino kulo tunganak. ore ilo ningo naa kitodolu enkata nashuku ele tungani kuna ropiyiani we esiana oropiyani naishiaa peshuku ele tungani .naa keji tilo ningo ore ake pebaiki ina rishata itu ishuku kuna ropiyiani naa keetae fine nikitala nikintalaki ore peeitu ilak nena ropiyiani ore piany ilak ina fine ashu piipita ina rishata naifaa apa pilak nena ropiyiani naa ekidimi dii ninye aibunga. niaku ore oshi kulo tunganak naa keure ashuom atudumu iropiyiani esile amu keure iltunganak nibungi oleng neku naa ina oshi peure ashom atudumu kuna ropiyiani.

Ore tenisilenu oltung'ani iropiani e biashara arashu iropiani e ramatare naa keimaa naa oltung'ani ing'olikinot amu ore kishaa naa ore kuna ropiani kishaa piishuku terishata naje amu ore naa piitu ishuku kuna ropiani, naake inyala naa biashara, ninyala sii eramatare amu keeta naapa kuna ropiani neeta enkipirta petii ine wueji. Neeku kishaa ake kore piisilenu, kishaa piishuku terishata nitejo itu ninye ing'asa aitogiroo nena olong'i amu ore naake pee intogiroo naake itodolu naa ajo kinyala naake esiai.

Ore iltururri naa keyau naboisho aa kibunga iltunganak pengas ajing ilo tururr ,kishiaa pemangas aninguno . niaku idol ake ajo keyau naboisho .ore sii aitoki ilturrurri naa keret iltunganak mee tushuma iropiyiani enye. ore nai pishum iropiyiani kumok ,naa indim anoto iropiyiani ninterunyie biashara amu ore sii iropiyiani kutik nemiteru biashara .neaku keetae oshi etoki naji tenkutuk oo lashuma capital ore capital naa iropiyiani ninterunyie esiai naje. niaku ore kulo tururri ekidim ninche aishoo tushuma kuna ropiyiani ninteru esiai ino. naa ore sii aitoki ore iltururri naa kisaidia iltunganak metaretoto ,ore naji matejo tena keeta oltungani oje emasho naje naa kidim naake ataretoto aakeyakino iropiyiani naje.

Ore ena naa empisha Enkerai kiti eishopito Enkilani esukuul, netii irmalimuni lenye ine wueji naa keitodolu ajo kegirae aiteng'en ena kerai aashu aitishil eniko tenisum Kuna tokitin aa idol ajo idol ake ajo kegirae autaki eniko tenisum noo ABCD, neaku ore ena Kerai kegirai aiteng'en.

Ore tosupuko langa kajo ore ebenki sapuk naa kajo ebenki e Kenyaa central Bank, amu ore oshi Kenya central Bank naa ninye oshi eshumie iltung'anak iropiyiani naa ninye sii oshi elakie inkera kumok esukuul iropiyiani enye esukuul.

Ore taa te Red cross oo te Amref naa ore olturrur oota dupoto sapuk naa kajo ke red cross amu ore red cross naa keyau ninche ereteto tesiokinoto ore naaji peepuku enyamali naje enaa eyewuo enchan ninyiall nkajijik naa kesieuku ninche neyau eretoto nisho iltung`anak iropiyiani ashu eshetaki nkajijik, ore sii peyie epuku orbuket lorbaribara na kesieku ninche red cross neponu aret lolo tamoyia ore eton eitu eyai sipitali naa keng`as aisho eretoto naidim ninche aishoo.

Ore oshi oltururr oitasheki iltung'anak aa oota emoyian lebiitia temurua ang' naa keji Aids health care foundation oore ena Aids Health care foundation naa keishoru oshi too sipitalini mashinini naipimieki ena moyian ebiitia, naa keishoru sii oshi irkiek lebiitia kulo oshi Koji tenkutuk oolashumba ARVS.

Ore enijo aing'orr ena pishaa naa keitodolu empisha oo nkera kutitik naatonita tebata ng'otonye naa ore ena keitodolu ena kisuma esibisi aa kajo ore Kuna Kera naa keishooki esiai te sukuul neaku kegira ng'otonye aitodol Kuna Kera eneiko tenees esiai duo naishoki arashu entokitin' naatiaki tesukuul peepoi aitobirr tiang'.

Ore taata kuna mpangoni e digital naa itelelia eiteleleliaka nkera oleng esiai enkisuma amu ore taata etaa keeta nkera isimui neeta nkomputani neetai ilapitopi. Naa ore taata nkera, ore eimu enkoitoi esimu naa idim atayiolo poki toki. Ore ninye ntokitin nemetii mbukui enye naa kidim aanoto too simui aa kepuo ake ai google keeta entoki naji chat GPT. Aaah ore chat GPT naa enkoitoi naa kepuo ake inkera neigerr entoki teina wuejii neliki ena toki eniko eneas ina toki arashu iteng`en ina toki. Niaku ekidol ajo ore taata netaa etelelia enkisuma oleng amu etaaa mme lazima pee itegemea kuna kera ilmwalimuni lenche etaa keidim ake aanoto erototo eimu nkoitoi e teknolojia.

Ore tening`or ena pisha naa kitodolu empisha oo ilkiek. Naa etasapuka taata ena te murua ang oleng amu keiteng`enaki iltung`anak dupoto o eunoto oo ilkiek. Naa etaa naa keyiolo iltung`anak e dup faida oo ilkiek. Niiaku etaa oshi taata keuni ilkiek naa eeu ninye apa metaa keji ore iltung`anak lemeun ilkiek arashu iltung`anak oodung ilkiek naa keibung`i. Niaku etaa ena sapuk tenkop ang netaa keunito iltung`anak ilkiek.

Ore teniing'orr ena pisha naa kitodolu empisha oo nkerra natonita teboo naagirai aisuma. Naa oore ena enetipat oleng' amu ore apa eton meetai indarasani naa abori olchani apa isumareki. Naa tenijo aing'orr ore iltung'anak taata ora sapukin tele osho le Kenya naa iltung'abak apa oisumare ee abori olchani amu ore naa apa nemeetai indarasani, ore indarasani naa tekuna olong'i ake eetuo.

Ore ele naa olturrur oji Jumia, ore Jumia naa olturrur le online. Aah keidim oltung`ani ia order ntokitin enyenak te online amu ore ninye kwanza ntokitin te Jumia naa kelelek oshi. Niaku etaa ki order ake oltung`ani etii ang kuna tokitin e Jumia naa keaki Jumia o mpaka ewueji netii. Niaku eitelelia naa esiai amu meekure aa lazima pee elo oltung`ani alo ianyiang`u arashu edung tikit enye alo ainyiang`aki kewon kuna tokitin, eta ki order ake tiang neaki Jumia ompaka ang.

Ore biotisho naa keiba enkerereisho, amu ore oltung`ani kerere naa kelelek etum imoyiaritin kumok amu measita naa entoki naishia. Neaku ore enaa enkare, keishia paa ore teneyieu oltung`ani neok enkare naitokitokieki, enkare naa nemetii entoki nikijo tenkutuk oo lashumpa germs. Naa ore sii aito, ore tenepuku nena germs melelek etum oltung`ani moyiaritin oo nkoshuak. Naa ore sii aitoki tenepuku oltung`ani eshomo aisaidia kewon te choo naa kishia paa ore pee epuku neituku nkaik enyenak aituku oleng to sabuni paa tenelo ninye netum oladuo tung`ani entoki nanya niaku naa keisidin inkaik enyenak. Niaku ore biotisho na kifaa pee aeku iltung`anak wasafi niaku meeta olchafu amu ore olchafu naa ninye loyau imoyiaritin kumok.

Ore tening`or ena pisha naa keitodolu empisha e lukungu. Naa teneyieu oltung`aani neyieng elukungu naa keishia neeta oltung`ani enkalem nang`as adung`ie enaduo lukungu olgos. Ore ake pee idip nincho osarge meibukori nintokitokie enkare nintadoiki enaduo lukungu. Ore pee idim aitadoiki nintayu enaduo lukungu niput aitayu nkopirr pookin. Ore oshi tenidip atuputo naa ketii nkutik papit naaleku teina lukungu. Ore pee eleku naa idip ake atipika, atapejopejo meishunye pii. Naa ore pee idip nipej taa ena lukungu amu keetae entoki naji choma, kuku choma. Naa tenijo aing`orr ena naa kajo elukungu ena napejo. Ore tiatua ina saani natii ina lukungu na ketii entoki naji kachumbari naa ore kachumbari naa ilnyanya ooshula o dhania o nkiti kitunguu. Naa tenijo maing`ura ene naa kelio ilnyanya nelio kitunguu netii enkiti pilipili.